Ore tenewueji na kaidim najo sukul enewueji ebaki na sukul e university ashua naake instution etiiki isidai enewueji eshetaro na aitobiraki netii ltunganak otii atua etii na irkiek louno tenewueji nelio naa ajo egirai aitobir enasukul amu elio naa ajo keshafi oleng neshetaro nkajijik aitobiraki naa ana inkajijik e kisasa neaku ina na natii.

Ore tenewueji na kaidim najo etiiki na enkitengena oltunganak ore na oshi intumorotinbnaino kuna ebaki na orkurused etiiki ashu eetae entumo naetuoki neaku elio na sikarini oishopito nkilani elio ajo eseriani aisho ltunganak etiiki entumo nelio na loishopito loshi kilani naji reflectors na ninche oitashieki entumo neaku kishop ninche nona kilani peitodolu ajobeetuo na enkitengenare inewueji.

Ore na ena na kaidim najo enkareb etiiki tiatua enoshi na gari enkare najii emeli aisidai enasia anu keret ltunganak loyieu nelang ename atua enaare apuo nkulie keapi nenap lolan sii ore si aitoki kelo ake oltungani pelo ashipakino ajing emeli tiatua enkare neaku amu ketum si ilarewak lemeli iropiyiani

Ore na ena na echetare engaji naloito dukuya tenewueji na keyieu naenasia engeno enkariano sapuk oleng meyieu endala keyieu nisumare esiai enchetata enkaji eton itu ilo ashetisho neaky kenare nilo sukul na e construction peiyolou ajo nemilo ashet nkajijik naurori aar na ltunganak lotii atua neaku nejia.

Ore na tenewueji elio inkera esukul oltunganak ogira aarakino ematatui neaku etiu ena meetai imwtatuni kumok nanap ltunganak na ikeno nkera sukul ashu aa epoito neaku kumok ltunganak na embae na neesidai ena amu ebaki niumia oltungani ashu aironyi ashu aitunyi egira aitomojakino atua ematatui neaku ina .

Ore na tenewueji etii oldia lorok na egira eledia anya endaa natipikaki atua orbakuli oitil neaku egirai aitoti ele dia neaku embae sidai ena naitishipisho na amu egira ltunganak aitoti ingwesi enye eang neaku itodolu ajo eramatitae ingwesi amu keretisho sinche oleng kenare ake neramawti sii ninche.

Ore na tenewueji aidim najo enkopis ena sidai oleng naitobiraki neipankai amu enaki neetae entumo nalotu alo dukuiitenewueji neaku itobiraki nepiki lorikan loitosha ltunganak oponu nepikamini si kulo tunganak inkariak naaok neakubitodolu ajo etii esiai etipat naloito dukuya ebaki na entumo esiasa, entumo e kanisa ashu aa kai ake.

Ore na tenadol enasiai na kaitadamu na kulo tunganak oshi lonap ntokitin itumia nakuna tokitin tokitin naji ormukokoteni na kenapisho na kuna kutitik garin oleng amu kenap ilolan kumok nabo kata matejo tanaw idurira nimpotu kulo tunganak nepik ntokitin muj peyie etum sininche iropiyiani naitotie ormarei lenye neaku na kitelelek esiai nenap kumok nabo kata naa.

Ore tenewueji na kaidim najo etii engari nanapita ltunganak na logira amanaa aingur ngwesi neaku ore oshi kuna garin na nanap ltunganak oetuo aingorisho ashu ogira akeyie amanaa asipu wuejitin neaku ninche oshi enap kuna garin amu kepuo wuejitin nagol elototo naa kelwet si tenaa kewpi natii ngwesi neaku eshipakino kulo tunganak emanaa aingorisho na .